Arĩmi arĩa marĩmaga indo iria i thũkangaga na ihenya nimakuragwo magithinika na njĩra nene muno kũmana na hathara iria ikoragwo igishũngĩririo ni indo ichi gũkorwo igĩthũka na ihenya ,wambere ni ati riria maratũara indo ciao thoko na gukorwo na wingi wa ngarĩ kana ngari gukorwo igithũkira barabara nimakoragwo magithĩĩ hathara onakana mangithii thoko makorwo makiaga mugũri kahĩnda karia kagiraire, indo ici ni ikoragwo igithukira thiini wa moko maoundũ ũrĩa ushũgagirĩria mathia hathara nene no riria mona kanyaga gũtũara indo icĩ thĩni wa kiganda imwe kwa imwe ũndũ ũcio no ukorwo na kigũni kĩnene mũno makiria kuona no ũkorwo ũkinyĩhia hathara ici na oho no ũkorwo ũkinyihia mbeca iria kana mahũthiro maria mangikorwo makihuthiraniguo gutigirira nimakorwo makigitira indo ici kwa muhano no makorwo matari na bata wa gũkorwo magiaka nyũmba cia heho onakana kũgũra ngari iria cina heho niguo gũtigĩrira magetha mao nimakĩnya thoko na njĩra iria njega ,kũona no kahĩnda kanini indo ciao igakinya thoko thini wakiganda kũria ingikorwo ikirorwo na njira njega.

Maũndũ nĩ maingĩ ũngĩkorwo ũgĩka nĩguo gũtigĩrĩra nĩwongerera bata kĩndũ kĩrĩa ũrarima thĩiniĩ wa mũgũnda waku, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩwagacĩrithia thogora, na nĩwona bainda njega makĩrĩa ya kĩndũ kĩu. Kwa mũhano, angĩkorwo ũrarĩma mbembe, handũ hagũkorwo ũgĩciendia kĩrĩa kĩũĩkaine ta mũkohoro, kana wendie mbembe nyũmũ, no ũkorwo ũkĩiga mbembe ici nokorwo ũgĩciũmĩthia, ũcoke ũkorwo ũkĩgũra macini ya ũthĩi wa mũtu, na ũkorwo ũgĩthĩĩra andũ mũtu na ũgakorwo ũkĩmenderia na thogora kũringana na ũrĩa ũngĩona kwagĩrĩire. Ndeto ĩno, nĩgũtigĩrĩra atĩ we nĩwamatha bainda nene makĩria, na gũtigĩrĩra atĩ mbembe ciaku onacio nĩ ciakorwo cigĩkũhe maumithio marĩa magĩrĩire. Angĩkorwo wĩ mũrĩmi wa marigũ, no ũkorwo ũkĩgetha marigũ maku, okorwo ũkĩmowa, na ũkorwo ũkĩmomithia, namo gũcoka kũmathĩya ta mũtu ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩhũthĩrwo kũruga, kũruga cabaci, ona kana indo ingĩ, na ndeto ĩyo noĩkorwo ĩgĩkũhe mbeca nyingĩ, gũkĩra kwendia marigũ mau memethĩ, angĩkorwo wĩ mũrĩmi wa waru, onaguo noũkorwo ũkĩũwa na kũũtinangia tũcunjĩ tũnini, ũcoke ũũige heho-inĩ, ũgakorwo ũkĩwendia rĩrĩa thoko ĩtagakorwo na waru, kũrĩ endia a mĩkawa na agũthondeka chips.

Mĩtambo ya ndinjito ya waranĩria no ĩteithie thirikari mũno makĩrĩa gwoka ni kũhũthia mĩaranĩrie gatagatĩ ka thirikari o ũndũ ũmwe na mũingĩ. Kwa mbere, thirikari ĩngĩkorwo ĩkĩhũthĩra mĩtambo ĩno na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, no ĩkorwo ĩkĩmenyithagia mũingĩ kuma matũra matiganĩte rĩrĩa kwĩna tabarĩra cia uthii wa na mbere irakorwo igĩtabanio thĩ-inĩ wa icigo ciao, o ũndũ ũmwe na ũrĩa tabarĩra ici igũkorwo ikĩmaguna. Oho thirikari nĩĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩkĩra thĩ-inĩ wa mĩtambo ĩno nũ ũhetwo tabarĩra ĩyo, mĩtabarĩre ĩyo ĩkũrĩa mbeca cigana na ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩra kahinda kaigana atĩa, nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wakorwo ũkĩmenya maũndũ marĩa megũkorwo magĩthiĩ na mbere na njĩra ya waragania na oho ona gũkorwo makĩhũrana na ungumania. Oho, thirikari ĩngĩhũthĩra mĩtambo ĩno wega, mũingĩ no ũkorwo ũkĩmaheaga mateta mao o ũndũ umwe na meciria mao na njĩra ya raithi nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ nĩ waigwĩka ũrĩa ũrenda, na oho thirikari nayo nĩ yamenya ũrĩa mũingĩ ũrenda na matũkũya kana makaya marĩa me namo. Oho, mũingĩ rĩrĩa kwĩna mawatho marakorwo makĩhĩtũkio thĩ-inĩ wa mbunge cia thirikari nene kana thirikari cia kaũntĩ, mũingĩ wahota gũkoragwo ũkĩhũthagĩra mĩtambo ĩno gũtigĩrĩra nĩ wakorwo ũgĩkinyia mateta mao, o ũndũ ũmwe na mawoni mao ũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria harĩ ũthondeki wa mawatho maya.

Thĩiniĩ wa ũndũire wa mũndũ mũirũ, mũthuri nĩ akoretwo ahetwo wĩra wa gũtongoria mũciĩ wake, o ũndũ ũmwe na kuonia ciana ciake gacĩra karĩa kagĩrĩire. Na arĩkia cia muciĩ, nĩ athiaga mũhĩrĩga-inĩ kũrĩa mũndũ akoragwo, kana athuri makoragwo makĩhũthĩrwo gũtigĩrĩra nĩ monia mũhirĩga gacĩra. Ũcio undũire no ũkoragwo ũgĩthiíĩ na mbere thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwa Luo, na kũrĩa athuri makoragwo makĩonia rũrĩrĩ rũu gacĩra karĩa mabatiĩ gũkorwo makĩoya mũno makĩria tuoka nĩ uteti wa bũrũri. Gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa kĩnene gĩtũmaga, o hĩndĩ ya ithurano ya kinya rĩrĩa ateti mambika kambĩini, magakorwo magĩcerera athuri aya nĩ guo gũkorwo makĩmahoya ũgĩ na ũtaro wao, mũno makĩria ũrĩa megũkorwo makĩingĩrana na aikari a mwena ũyũ na gũtigĩrĩra nĩ mamahe ndeto na mamaigua, nĩ guo magakorwo makĩmathura thĩiniĩ wa iturwa iria marakorwo makĩmatha hĩndĩ ya gĩthurano. Nĩ amu athuri aya, nĩ metĩkĩtio gũkorwo marĩ na uge mũnene thĩiniĩ wa rũrĩrĩ na oho gũkorwo makĩonia rũrĩrĩ gacĩra karĩa mabatiĩ gũkorwo makĩgerera tuoka nĩ ũteti ona ũtongoria wa bũrũri.

Mawatho mahetũke nĩ mahinda, o ũndũ ũmwe na na ungumania rĩrĩa mũndũ arenda gũkorwo akĩmatha marũa ma kwambĩrĩria biacara, no mamwe ma ihĩngĩca irĩa ikoretwo igĩthũkĩria Kenya rĩtwa, na gũtũma wĩigi wa biacara gũkũ bũrũri-inĩ ũkorwo wĩ mũritũ. No mau, matitũmĩte aigithia kuuma nja wa bũrũri, o ũndũ ũmwe na gũkũ bũrũri-inĩ, makorwo makĩaga kũiga biacara, kana kwambĩrĩria biacara gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ amu, Kenya nĩ ĩkoragwo na aruti a wĩira aingĩ mũno, ũndũ ũrĩa ũhũthagia wĩra makambuni maya harĩ kwetha aruti a wĩra, na kũmagucĩrĩra mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Ũndũ ũngĩ ũkoragwo ũkĩgucĩrĩra aigithia gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ atĩ Kenya nĩ rĩingĩrĩro rĩa Africa ya irathĩro, ũndũ ũrĩa ũtigagĩrĩra atĩ, Kenya nĩ yahota gũkorwo ĩgĩetha ĩkĩona thoko thĩiniĩ wa mabũrũri marĩa mamarigicĩirie. Ũndũ ũrĩa ũtũmaga wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ ũkorwo wĩ mwega. Na kuona gũtũma makambuni ma gũkũ bũrũri-inĩ makorwo makĩgacĩra, kuona indo irĩa mathondekaga, nĩ makoragwo magĩcionera thoko thĩiniĩ wa Africa ya irathĩro.

Nĩ njĩra nyingĩ ikoragwo ikĩhũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ, harĩ kuongerera wagĩrĩru wa indo ta mĩanga, mbembe, o ũndũ ũmwe na matunda. Gũkĩringana na kĩoneki o ũndũ ũmwe na itanya rĩa mũrĩmi kana mũhũri wa biacara. Kwa mũhano, arĩmi a mĩanga ica-inĩ ikuhĩ nĩ makoretwo magĩtiga kwendia mĩanga yao ĩĩ mĩĩthĩ thĩiniĩ wa mathoko, na gũkorwo makĩmĩtemanga o ũndũ ũmwe na kũmĩũmĩthia, na gũthĩa mũtu ũrĩa ũkoragwo ũkĩhũthĩrwo harĩ kũruga indo nyingĩ ta cabaci, o ũndũ ũmwe na ũcũrũ, na gũkorwo ũgĩteithĩrĩria kana ndeto ĩno gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria mũrimi ũyũ gũkorwo akĩona baida nene gũkĩra ĩrĩa angĩonire korwo mĩanga ũcio yendirio ĩĩ mĩthĩ. Oho, makoro ma mĩanga nĩ nĩ nĩ marakorwo makĩhũthĩka, ta irio cia ng'ombe, o ũndũ ũmwe na gũkorwo igĩteithĩrĩria mũrĩmi harĩ kũnyihanyihia mahũthĩro okorwo nĩ mũrĩmi wa mahiũ. Mbembe nacio, nĩ irakorwo igĩthĩo, nĩ arĩmi, na gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩenderia andũ arĩa mamarigicĩirie, nĩguo gũkorwo makĩethera thoko. Mũno makĩria rĩrĩa thoko ya thirikari yakorwo ĩkĩnyiha, kana makorwo makĩgũrĩrwo na thogora mbecũ. Ũndũ ũrĩa ũrateithia arĩmi gũkorwo makĩona baida nene. Arĩmi a makorobia, nao nĩ makoretwo magĩthondeka tũganda tũnini thĩiniĩ wa matũũra mao, kũrĩa marakorwo makĩhihinya makorobia maya na kũruta maguta, na kwendia na thogora wa igũrũ.

Kũhĩbĩria kwa ũrigitani, wa kũhetũkĩra intaneti na njĩra cia kĩndigito, nĩ ũteithĩtie mũno bũrũri wa Kenya harĩ kũhũrana na mũrimũ wa TB, kwa mũhano, rĩrĩa thirikari yakorirwo ikĩyĩokia mũbango ũyũ, a andũ arĩa makoragwo magĩikara kũraihu na mataũninĩ thĩinĩ wa icagi iria cikũraihũ na mataũni, na kũrĩa matakoragwo makĩamũkĩra ũrigitani na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, rĩu nĩ makoragwo makĩamũkĩra mũ eeh makĩamũkĩra ũrigitani o ũndũ ũmwe na ũmenyo wĩgiĩ mũrimũ wa TB, kũhetũkĩra mĩtambo ya ndigito, na ũndũ ũrĩa ũmateithagĩrĩria na ugateithĩrĩria thirikari, harĩ kũhũrana na mũrimũ ũyũ, oho mathibitarĩ maingĩ o ũndũ ũmwe na tũo thi na thibitarĩ iria ci nini thĩinĩ wa kũrĩa icagi-inĩ, rĩrĩa makorwo makĩona mũdũ ena mũrimũ ũyũ wa TB, nĩ makoragwo makĩmwĩkĩra thĩinĩ wa mũtambo wa intaneti, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩmũrũmĩrĩra mũno makĩria, gũtigĩrĩra nĩ akorwo akĩrĩkia ndawa iria makoragwo makĩheyo nĩguo gũtigĩrĩra mũrimũ ũyũ nĩ wakorwo ũkĩninwo kaimana, oho mĩtambo ĩno ya ndigito nĩ ĩtigĩrĩire atĩ Kenya nĩyahota gũkorwo ĩkĩhũirana na mũrimũ ũyũ wa TB, kũhetũkĩra gũthomithia andũ ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ, kũhetũkĩra mĩtambo ya kĩrĩu, nĩguo gũtigĩrĩra mũrimũ ũyũ nĩ wahuka kaimana.

Nĩ ũndũ wa gũkorwo na wĩyathi wa thoko gũkũ bũrũri-inĩ. Mathogora ma indo itiganĩte nĩ makoragwo magĩtwarithio nĩ waagi, kana woneki wa indo icio. Rĩrĩa indo cioneka na njĩra nene, mbei ya indo icio nĩ ĩkoragwo ĩgĩthiĩ thĩ, na rĩrĩa cianyiha thogora wa kĩndũ kĩu ũgakorwo ũkĩambatĩra na gũtigĩrĩra mũhũri wa biacara, kana mũrĩmi nĩ akorwo akĩmatha baida nene. Rĩrĩa mũrĩmi ahota gũkorwo na gĩthĩi kĩa mbembe nĩ kuga, atĩ ndarĩkoragwo akĩendia mbembe ciake na thogora wa thĩ rĩrĩa kĩmera gĩakorwo gĩ kĩega, na gũcũngĩrĩria we gũkorwo akĩaga kũiyũkia baida, o ũndũ ũmwe na uumithio ta ũrĩa angĩkorwo akĩenda. No rĩrĩa akorwo akĩiga mbembe ici ciake, na akorwo agĩthĩa rĩrĩa kwĩna ũnyihu wa mbembe, nĩ akoragwo akĩamũkĩra maumĩrĩra mega mũno na baida njega, kuuma kũrĩ mbembe icio, thutha wake gũkorwo agĩcithĩa mũtu. Arĩmi a thamaki, rĩrĩa thamaki ciakorwo igĩtegwo ciĩ nyingĩ na thĩiniĩ wa thoko ciakorwo ikĩihũra kuo, thogora nĩ ũthiaga thĩ. Na tondũ thamaki nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa gĩthũkaga naihenya, kĩngĩaga gũkorwo gĩkĩigwo heho-inĩ, nĩ kuuga mũrĩmi ũcio nĩ egũthiĩ hathara. No rĩrĩa mũrĩmi kana mwendia wa thamaki, ena handũ ha heho ha kũiga indo ici, nĩ kuuga thamaki ciake itigũkorwo igĩthũka, na ndagũkorwo agĩthiĩ hathara. Nĩ amu nĩ agũkorwo akĩendia thamaki ciake nginya rĩrĩa igakorwo igĩthira.

Mũrĩmi wothe ũkoragwo agĩtabania ũrĩmi wake na muoroto o ũndũ ũmwe na itanya rĩa gũkorwo akĩona biacara, nĩ akoragwo akĩmenya ũrĩa thoko ĩkoragwo ĩgĩthiĩ nĩguo gũtigĩrĩra, atĩ nĩ akorwo agĩbanga kĩmera gĩake kũringana na ũrĩa thoko ĩkoragwo ĩkĩhana. Kwa mũhano, arĩmi arĩa makoragwo makĩendia indo ciao thĩiniĩ wa thoko cia matũũra, nĩ makoragwo makĩmenya ũrĩa thoko cikoragwo igĩthiĩ. Kwa mũhano, nĩ mamenyaga nĩ gũkoragwo na maambura mweri wa kana, wa kanana, o ũndũ ũmwe na wa ikũmi na keerĩ. Ũndũ ũrĩa arĩmi a minji, o ũndũ ũmwe na arĩmi a kabici, matigagĩrĩra nĩ makorwo makĩhanda mĩmera yao nĩguo ĩtigĩrĩre hĩndĩ ya kũgetha kwa indo ici nĩ gwatarana na kahinda kau. Ndeto ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria indo ciao gũkorwo ikĩona thoko ya naihenya. O ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩona baida ya igũrũ ya indo ciao. Arĩmi arĩa makoragwo makĩkũria kahũa, o ũndũ ũmwe na macani, na magethĩĩra, o ũndũ ũmwe na gwĩcinĩra indo ici, nĩ makoragwo makĩmenya atĩ, kĩmera kĩa heho, kahũa o ũndũ ũmwe na macani nĩ ikoragwo ikĩnyuo na njĩra nene, na ũguo magĩthĩa kahũa kao, nĩ makoragwo magĩtigĩrĩra atĩ, nĩ gakorwo kana hĩndĩ ya heho, nĩ makorwo makĩruta kahũa ka igũrũ mũno, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mona thoko ĩrĩa yagĩrĩire.

Nĩguo gwĩkĩra indo cia ũrĩmi karembeko, no nginya wa mbere ũtigĩrĩre nĩ wathambia indo icio na ciathera na gĩkĩro kĩa igũrũ. Wacoka wakorwo ũgĩcioha na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo ũkorwo ũgĩkĩra karembeko gaka. Weka maũndũ maya, wa mbere kĩndũ kĩohwo nĩ gĩkoragwo gĩgĩtigĩrĩra nĩ gĩakorwo gĩ gĩtheru gwa kahinda karaya, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩgucĩrĩria kĩndũ kĩu maitho-inĩ ma mũgũri. Wa keerĩ rĩrĩa kĩndũ gĩakorwo gĩkĩohwo nĩguo gĩkĩrwo karembeko, nĩ gĩtigagĩrĩra atĩ kĩndũ kĩu nĩ kĩoneka nĩ gĩa kĩrathi kĩa igũrũ, ũndũ ũrĩa ũtũmaga mũgũri akorwo akĩenda kĩndũ kĩu, gũkĩringithanio na indo irĩa ingĩ itarĩ njohe, kana itarĩ na karembeko. Wa gatatũ, karembeko gaka nĩ gakoragwo na maandĩko ma kũrĩa kĩndũ kĩu kiumĩte, na rĩrĩa gĩakorirwo eeh gĩkĩohwo. Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ũrĩa ũragũra nĩ akorwo akĩmenya kĩndũ kĩu nĩ gĩakũ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria harĩ gũtigĩrĩra atĩ mũgũri nĩ agĩa na wĩhokeku na kĩndũ kĩu, na akorwo agĩcoka thoko gwa kahinda kangĩ, nĩ agakorwo akĩenda eh kĩndũ kĩu. Mũno makĩria angĩkorwo kĩarĩ kĩa gĩkĩro kĩa igũrũ, na nĩ kĩamũkenirie. Maũndũ maya nĩ matigagĩrĩra atĩ mũrĩmi nĩ ona mbeca nyingĩ harĩ ũrĩmi wake, na baida o ũndũ ũmwe na thoko.

Maumĩrĩra nĩ maingĩ marĩa maimanaga na mũrĩmi mũnini gũkorwo akĩongerera indo ciake wagĩrĩru, mũno makĩria angĩkorwo nĩ a moka hamwe, nĩguo gũkorwo magĩtabania ũndũ ũyũ, kwa mũhano, angĩkorwo mũrĩmi nĩ wa iria, kana ng'ombe cia iria, na ríĩrĩa akama iria rĩake nĩkorwo agĩcagũra gũkorwo akĩriongerera wagĩrĩru, nĩ akoragwo akĩandandũra njĩra ciake cia gũkorwo akĩona bainda, kuona no ahote gũkorwo akĩendia iria igagatu, oho no ahote gũkorwo akĩendia iria eeh rĩa yogati, na o ũndũ ũmwe no ahote gũkorwo akĩendia buttrer, o ũndũ ũmwe na thiagĩ, maũndũ maya mothe, nĩma nĩmatigagĩrĩra ati nĩ akorwo akĩandandũra njĩra ciake cia kuona mbeca, na akorwo akĩona bainda nene kumana na iria rĩrĩ, gũkĩra ũrĩa angĩonire, agĩkorwo akĩriendia iria rĩrĩ rĩ rĩthĩ, angĩkorwo nĩ arĩmi aya anini nĩmoka hamwe, na mũno makĩria makorwo marendia indo iria ithũkaga na ihenya, nĩ mahotaga gũ nĩ mahotaga gũkorwo eeh makĩona thoko nene cia makambuni onakana nduka nene, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria o gũkorwo makĩona bainda nene, na kũgacĩra thĩinĩ wa ũrĩmi wao.

Thogora wa gũthĩa mbembe gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũkoragwo wĩ igũrũ na njĩra nene ũkĩringithania na thogora wa mũtũrĩre gũkũ bũrũri-inĩ. Kwa mũhano, kiro ígĩrĩ cia mbembe nĩ guo mũkenya akoragwo agĩthĩĩrwo, akoragwo akĩrĩhio makĩria ma shiringi mĩrongo ĩrĩ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ thogora wa igũrũ ũkĩringithania na mabũrũri marĩa turigainie, mũno makĩria ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩcũngĩrĩrio nĩ thogora wa igũrũ wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ. Thĩiniĩ wa makambuni marĩa makoragwo magĩthĩa mũtu, maya makoragwo magĩcũngĩrĩrio gũkorwo makĩendia mũtu wao na thogora wa igũrũ, kuona thitima gukũ bũrũri-inĩ ĩkoretwo ĩkĩambatĩra kahinda gwa kahinda, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte biashara o ũndũ ũmwe na thogora wa kũruta biashara gũkũ bũrũri-inĩ ĩkorwo ĩ igũrũ mũno makĩria. Mũrigo ũrĩa ũcokaga gũkorwo ũkĩnengererio akenya, kuona endia a mũtu, makoragwo magĩtindĩka thogora ũyũ wa igũrũ wa thitima kũrĩ mũgũri wa mũtu ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kũritũhia mũtũrĩre wa mũkenya.

Ndiretĩkanĩria atĩ ũkĩ wa gũthondekerwo kĩganda-inĩ nĩ ũkoragwo wĩmwega gũkĩra ũkĩ wakuuma mũgũnda-inĩ na ũrĩa ũtarĩ mũthondeke, kuona kũringana na ũthuthuria, ũkĩ ũrĩa ũkoretwo ũkiumana na mũgũnda na ũtarĩ mũthondeke, nĩ ũkoragwo na umithio mũnene, gũkĩra ũkĩ ũrĩa mũthondeke, kwa mũhano ũkĩ ũrĩa wakorwo ũkĩrutwo thĩinĩ wa mũgũnda, nĩ ũkoragwo na na indo indo nyingĩ cia gũteithia mwĩrĩ ũkĩringithania na ũkĩ ũrĩa ũtwarĩtwo thĩinĩ wa kĩganda, ũrĩa nĩ ũndũ wa gũkorwo ũkĩhetũkĩrio thĩinĩ wa ũrugarĩ, ũkoragwo ũkĩũraga indo imwe iria iko iria ikoragwo ciĩ ũteithio kũrĩ mwĩrĩ, na iria ikoragwo thĩinĩ wa ũkĩ, oho ũkĩ ũrĩa ũkoragwo umĩte thĩinĩ wa mũgũnda, nĩ ũkoragwo na cama gũkĩra ũkĩ ũrĩa ũkoragwo ũthondekerwo thĩinĩ wa kĩganda, kuona ũyũ wa kĩganda ũ ndũkoragwo na mũcamo wa kĩmerera, ta ũkĩ wa mũgũnda-inĩ, oho ũkĩ ũrĩa ũtarĩ mũthondeke eeh ndokoragwo wongereirwo indo oo ona hanini, ta indo iria ikoragwo ikiongererwo thĩinĩ wa ũkĩ wa kĩganda nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ waikara gwa kahinda karaya, na oho nĩ wa nĩ wakorwo ũgĩikara thĩinĩ wa tũcuba tũrĩa ũkoragwo ũgĩkĩrwo.